ore eninko enintobir ena, anaa yioloti anaa embeku ormalenkei, naa kaa intau tiatua nkinyat, nipik enkolong' ashu metoyio, metoyio tenkaraki inkolongi sidan naapuonu, pee itumoki atushuko olchampa. arashu pee ipik nafasi sidai, nitumokinye airemo, atipika enkop iyanyu irmatunda too nkolongi naapuonu.

Ore faida nabo naata irnyanya, naa keeta demand. Entoki naa lasima pe ing'oruni, arashu lasima pitumiai toonkolong'i pookin. Ore irnyanya, naa kasidan tewoi nai enaa eyiarare, arashu nye nai ewoi nijo store ,ipik ake ewoi sidai na kisaidia oltung'ani. Ore nkwashen, kesidan sinche amu keeta mbarakinot sidan neeta faida sapuk tiatua iltung'anak, sanasan tonkera kutitik teneeku ninche eyiarakini.

ore ibarakinot naitumiyai tiatua ichambai kutittik ore nabo naa ing'as aikar eweji niyieu nirem, ore eniare nirem ineweji atau osero otii atua, ore ene uni ning'oru embolea nidim naaji atipika eton etu iun edaa, ore enong'uan naa edaa ingoru naishaa ashuu sidai naifaa pee ipik ineweji kulingana enaa season echan naatiu tinakata niyieu nirem iloshamba lino liyieu nirem.

ore impaashat naata eunore oonkishu ,we unore oolnchampai sapukin, naa nabo, ore eunor oo lchampai tiatua nkishu naa kiata, challenge. tenkaraki environment .arashu entoki namanita ine wueji nitii, enaa nkishu arashu eramatare, pookin oontokitin naatii, ore ilchampai sapukin naa keeta nafasi, neeta sii ewueji nelala neidimi aaikara, arashu napiki edaa naitosha napiki edaa taisere.

kenarikino eunore oodaikin kumok tiatua orkijiji, amu ore daikin kumok, keeta iltunganak idaikin kumok tofauti naayieu, naa ore ina unore naa keeta faida sapuk amu, kiibok iltung'anak metaa mepuo aing'oru idaikin, too nkulie wuejitin eenyu nena inonok. ore enkae, ketofauti iltunganak ooyieu idaikin napaasha, kulingana anaa eunore arashu idaikin natii, naatumoyu. tenen wuejitin neetii. idaikin naijo mpoosho, irpaek, ormalenkei, orfakado, irmaembe arashu irnyanya.

ore ena naa orkereti loo maasai laakeng'uar iloreren, arashu iloshon kumok ore tengaraki dupoto, naa ketumuto irmaasai faida sapuk enaa tenepounu iltunganak loo kwapi eboo epuonu aingpr igwesin naa kenguar sininye pee epuonu aadol utamaduni oo irmaasai enetiu, nenyor engishopo arashu orkuak loo irmaasai enikununo tenkop ekenya.

wore paa enetipat ena piilimu naa kishooyo kumbu kumbu arashu ishooyo indamunot naadamunyieki kulo tung`anak anaa ilarikok ledukuya oiteru siasa e kenya, wore ena obo yioloti enaa Kenyatta naa nye orais lekenya apa oinotoki enaa peepuo ilapa musungu ooicolonize kenya, ore Odinga naa nche apa iltung`anak etii apa sininye obo apa looltung`ana lekeduya woo ng`ang`ania aashuku kikenya enkitashoto arashu uhuru enye.

ore indamunot edukuya naapuonu naa kisheria ajo ore ena naa benki .ore esiai ebenki naa ewuei neshumieki mpisai arashu ewoi nindim atipika olchumati lino iyiolo ajo ketii ewuei sidai. ore esiai ebenki naa kishoyoo loan nindim ataasie biashara ,nishetie enkaji ,niasie nkulie tokitin ake naapaasha anaa indim aawa tenkaraki enyamali naji ninoto anaa emoyian arashu dii ninye naji anaa sukuul, nindim aawa aisaidia kewon nikiponu aashuk arashu nilotu ashuk baadaye eeta mponeta nitopona tooropiyiani niyau

Ore intokiting' natii ene, naa intokiting' naipirta enkiremore. Ore enedukuya, naa oltarakita. Ore esiai oltarakita na pee turieki ilchambai, arashu isilankeni, arashu irbaribarani. Ore enkae naa iltung'anak. Ore iltung'anak otii ene, la logirai aifunza arashu aifundisha muhimu ekuna tokiting'. Netii eima, netii duo osero, netii enkaji. Kake ore ene naa ewoi taata ene naipirta enkiremore.

Ore ebae naitiship tenasiai na ore enedukuya naa enkisuma. Ore eniare, na kishoru, iraisisha enkitumoto arashu enkiroroto olomon, teniata oltung'ani ligira airorie. Ore enkae kincho service arashu kincho musaada niyieu, tonkoitoii dorropu arashu, tonkoitoii napaasha ilinkana enaa service niewuo aing'oru, enaa tenkampuni nara enaa anara tetofauti enye.

Ore indamunot naaponu telukunya tenadol ena, ore ena naa ke, ore ena naa receipt e sukuul, ore ena receipt naa kaitumie lunch arashu breakfast too nkoitoi napaasha. Ore nabo naa tenitalaa school fees aidip, ore eniare naa teninoto scholarship naiuhusu sukuul kindimi aishorie ina endaa.

ore embae naitiship tena siai naa keeta faida sapuk enaa yioloti nabo ore enibol biashara aa biashara olduka aa biashara ee hoteli aa biashara olchamba liirem aa biashara e lon ninchooyo mpisai peeshukunyieki eeta dupoto tedukuya naa entoki sapuk ina tiatua oltung'ani oyiolo aihavester neeku ore eropiyia naa entoki e maana sana

Ore enabae naa ketaa challenges nabo. Ore challenges naata, naa ine community. Amu ore community ,na kee nemenyor impukunot sanasana tolewa nijo kuna. Neeku ore ina, na challenge nabo sapuk nai niidim atanyie entoki naijo ena. Ore eniare, kesidai enatoki nai toltung'ani makeon, enaa oloyioloti otii olduka, ogira aas biashara, ogira ai advertise inkulie tokiting' ake napaashari. Nee kitobir oltung'ani nai ataanye enkomom metaa kesidai. Kake ore tenkaraki naa community ,nekeeta ena challenge sapuk.

Ore itii osupuko loo sinkirr, naa kairorie oltung'ani amu ketii ine weji biashara sapuk. Nabo, ore itii osupuko naa keeta inena tokiting' bei nalelek tenkinyag'unoto isinkirr. Ore enkae, kekumok ilamirak arashu ilainyang'ak loo sinkirr teine weji osupuko neaku tenirorie oltung'ani, nimake biashara sidai naa lazima pee kidung'oki. ijoki oltung'ani anaa te mpukunoto eyiolo ajo kesapuk biashara ashu competition elelo sinkirr tenkaraki enkumoi naitaunyeki.

Kanyor enabae tentoki nabo arashu tiare. Ore entoki edukuya, naa kekinjo mafunzo. Kincho enkisuma tonkoitoi napaasha. Ore eniare, kekinjo tayiolo iweiting' kumok towueiting' arashu tokwapi nalakwa. Nabo, ore enaa iltung'anak lijo lonkwapi eboo enaa irmusunku, na keponu enkop e kenya, aponu adol ing'uesin. Neponu adol irkerrerrin loltung'anak arashu loonkabilaritin oltung'anak napaasha, enaa vile netiu.

Ore inkolong'i naapuo iltung'anak aaduare orkitarri naa kumok nepaasha tenkaraki incidai naata oltung'ani makewon. Ore enaa olkitarri naa oltung'ani laa ekeny'amal, sanasana egira aidumia iltung'anak loonkuapi arashu loonkabilaitin naapaasha kulingani enaa inchidai naata ninche, neeku ore iltung'anak naa kajo ore te mfano kepuo iltung'anak arashu oltung'ani makewon toonkolong'i ongwan arashu imiet arashu ile to olapa alo aduare olkitarri.

Ore eninko eninya osirua le kiama naa kaimpanga osirua le kiama toonkolong'i adoru igira arrerren oltung'ani liemita enaa esiankiki arashu egira esiankiki arrerren ormurrani oemita, nimpanga ilo sirua, niimpot ilchoreta piipik arusi niimpot iltung'anak le emurrua pee eponu aadol neponu aashipakino. Ore einoto nemeeta ina mpangilio amu keini enkerai taata enaa, matejo torkerreti lijio olormaasai; keini enkerai taata naa ekifaa piinya osirua taata ake, arashu taisere. Neeku ore ina nemeeta oshi ina imparakinot naapuoi aipanga.

Ore ena naa enkisuma. Naa ore enkisuma, na esiai etipat oleng' sanasana tiatua jamii onkabilatin pookin napaasha. Neeku tenias enasiai enaa enkisuma, niya temakini enaa entoki sidai, na keeku entoki sapuk niachivo temaisha taisere. Amu nabo, keki boloki nkoitoi kumok. Ore eniare, nikiya metaa kaiyiolo ilnchoreta leton itu nepu orkumok ake lintoki ainepu. Ore eneuni, nikitumieki intokiting' napaashari, nai enaa niyiolou intokiting' kumok na idim aisaidia olosho.

Tenadol ena kiguran, nadamu entoki nabo keraisho, uweujitin apa naing'uaa, ewujitin naimayie, enkiguran apa naiguran arashu ilchoreita laainei apaa laboitare teina rishata kigira aigurra. Ore ena naa entoki sidai naisho enkera meirifuresha emainds enye neirufuresh elukuny' neirufuresh ata ninye tenkisuma naa keisaidia enkera oleng' tenebulu arashu tenetum ilchoreita.

Ore paa enetipat peas ena naa nabo ore esako naa kakisaidia too nkotoii kumok, enchumata impisai, teendelea emaisha arashu too nkulie tokitin ake napaasha kincho sii Intokitin sidan niidim aitobirie kewan makewan enaa ormarei, enaa famili arashu ninye anaa eretoto niidim Ashok likae tung'ani. Ore Sako napaasha naa kakincho ilchumat sidan lintobirakinyie kewan entaisere nalotu.

Ore osirua toolmasae naa esikarr arashu enchipai, tooltung'anak too mpaashat naaponu, ore osirua naa keema, naa emuratare arashu enkitupukunore oo nkera too nkoitoi napaasha, ore Ina na keishaa ajo toolmasae endaa, neyieng'ishoi, nepiki iltung'anak enaa ing'urrot peishori enaishi arashu endaa. Ore esikarr naa emanyata, eunoto, arashu olamal loo layiok oreuni too nkoitoi napaasha arashu edung'oto oo layiok tenedung'i enaa kepuo enaa yieloti enaa age group

Ore ena siai temurua ang' naa keeta ibarakinot, ore ene dukaya naa keipotishoi, ore eniare naa kepangae enkolong'i earambe. Neaku keeta ena siai ebarakinot too nkoitoi napaasha , ore engae naa kepiki iltung'anak enaa ilairritak enaa ilarikok lemurua arashu irbosini arashu irkituak ake iyie loo nkotoii napaasha nepiki inche too nkoitoi enye arashu nepiki enche afasi enye peetumokini aidumia enche toonkoitoi enye.

Ore ening'o pee kidung'okini eng'inyiang'a arashu pee kidung'okini enafasi oo ntokitin, arashu ninye entoki nigira ainyiang' naa kaipembeles alamirani too Nkoitoi are, ejoki tudung'okoki amu impisai ake Kuna naata, ore Enkae nijoki tudung'okoki tengaraki ira iyie olainyiang'ani lenye loongolon'gi pookin, naa ore ene uni naa ijoki tudung'okoki paa ore taisere naa eshukunyie arashu eshipakuno siyie service enye nikigira siinye asho.

Ore esiai elaare tenkop ang' arashu temurua natii naa keeta ebarakinot kumok. Ore ene dukuya Eng'asasa aatumo esiankiki, niyiolounono ninyorrarra nimbanganga enkolong'i inyi. Ore eniare nikirik alo aitodol entoiwuoi, arashu Engang' enye arashu famili enye pee kiyiolou aajo ira engae teninye , ore teneine nitumoki atipika ebarakinot olaata oo ntokitin arashu enkaputi arashu ening' enkias oo ntokitin arashu oo mpisai nikigirae aipotunyie Nilo apik ebarakinot alaaki esiankiki entokitin' eton eitu eeyem.

Ore ena siai naa keeta faida SAPUK oleng' nabo, ore tenakata irkijanani letanakata netaa dijital etii, neaku kennyorr empishai, nenyorr irekoding enaa ividiioi nenyorr aiposto.

Kanyorr ena bae ore sababui nabo naa kaasho matayiolo entokitin' kumok, ore engae kaisho mataasa research namayiolo, ore ene uni kaisho matayiolo hostoria oontokitin apa nataasate kumok teng'ata naado naatulusoitie, naa kakiisum niyiolou ajo kanyio apa emaanisha arashu kanyio apa eesitae teina rishata, neaku ore esiai elaiburari naa kesidai oleng' tenkar tenkisuma sanasana tena dijital nikitii.

Ore ena naa, ilomon einasita kulo payiani oiusu eramatare, oiusu emurua, oiusu ormarei, oiusu orkijiji arashu eduata naata nagira ayimaki. Tenetoni ormasae arashu iltasati loormasai aikunaki eji, naa keeta entoki emaana nagira aalimu, keata entoki emaana nagira ayimaki, nagira aanya, nagira ayimaki tenkaraki enkulie olong'i sidan naaponu, arashu tenkaraki eramatare emurua.

Ore ena naa olturrur. Ore ena naa e sacco naitobira intasati e Kenya, peretie ate toonkolong'i naponu, arashu tonyamalitin napaasha. Ore ena na ore kining'ito historia ,arashu ormarenke oiusu, na keeta faida oleng' toltung'anak ogira aatoni tiatua. Ore iltung'anak otijing'a oijuunkate, na kenotito faida. Na ore enedukuya, enotito eramatare emaisha weramatare ontokiting'.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, naa murrano. Amu ore kira yiook inkera, na kibulu kigira aang'or pe kiaku irmurran. Kibulu kigira ayiolou ajo, kiyieu nikitum intokiting' arashu iyieu niim orkerrerri lol maasai, likiidim aisaidia taisere. Ore ena idamu si ajo,0re orkerrerri lormasai na keng'uer iltung'anak loloshon pookin. Meeta oltung'ani limiidim atang'uarra kimaasai.

Ekenetipat temurua ang' arashu tolosho musima, tenkaraki ore enkare naa puan oltung'ani. Nabo, ore enkare na inchooyo tonkoitoi sapukin, arashu tonkoitoi napaasha. Eenemusaada, ah igira aret iltung'anak, eh igira aing'uraki iltung'anak entoki sidai naidim ainoto. Ore enkare naanye idim oltung'ani aisavaive metii ai toki. Enkare mushimu te puan oltung'ani aishinda pooki toki. Neeku ina piidol ajo, kesidai tenishori iltung'anak inkariak, nishori musaada, neudokini iltinkai, peetum iltung'anak atotoni te maishaa nalelek.

Ore ilorikan le nkitoo te Kenya naa imuain kumok naapasha, aidim atejo imuain isiet kake keetae ilorikan laa ninche edol oltung'ani ajo ketabaikia ai wuei, ore kulo orikan naa ilorikan okuni, ore olorika le dukuya neiteru orbungei, ore oliare neiteru orgavanai, ore ole dukuya laa ninye orikito, oliokuni taa naa kajo olorais. Naa ore lelo orikan naa ilorikan lenkitoo laa ekeng'uerr iltung'anak kumok, kake ore sanasana naa olorais amu olorika laa enitum nitum enkitoo sapuk, nikimani too loshon pookin nikieshimuni etiu enitiu.

Ore entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa ilakwata lenkopang enkenya ooyakita iyiiok inkarn sidan toloshon kumok oleng ore oltung'ani adamu eliud kipchoge ore eliud kipchoge naa oltung'ani latoduaa ataa oltung'ani botor nayiolou ajo kanyioo maana enkwatata adamu tereba nadamu Catherine enaa iltung'anak apa lemaana lolosho lekenya ookwata neyaki Kenya entoki araki imedalini sidan toonkuapi eboo.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa emoyian. Ore emoyian, nementoki sidai nang'uer oltung'ani. Amu kitanyamal enkishui oltung'ani, nikintasas, nikintaa ormaima, nikintiambut, nikincho indamunot kumok napaashari. Idim ataa, tenidol oldakitari na idamu oltung'ani lai lemurua, arashu olalashe, arashu olormarei otamoyia enkolong' nabo arashu tonkulie olong'i. Na idol apa esiai arashu egolon enkata naima eeta ina moyian. Neeku ore emoyian oldakitari, naa entoki toltung'ani omoi kake eng'uarrayu tenias aisaidia iltung'anak linonok.

Ore ene naa enkop naitobirra iltung'anak tenkaraki esiai oo ng'uesi enaa National park, ore ene nadolita orbaribara, nadolita enkare enchan natashawua nadolita ilowuarrak, nadolita oloitiko, nadolita iltung'anak ootii engarri ooshito impishai, nadolita enkop sidai natashaikia nanyori, naisiaja nanyorr iltung'anak tenedol.